ber ber ma anyalo yudo e tijno en kaka ichula kuom pitho ne ji bende anyalo puonjo ji pitho apuonjo ji makia to apuonjo gi. ber moro en ni anyalo uso gima apidho to ang'iso jokmoko kaka pitho dhi.

Adier oyudore e aluora wa to samoro watoyogo e tedo chai. Samoro wachwake gi marubaini mondo amadh. Itiyo kode chango twoche kaka ich kach. Ka ich kecho to itiyo kode. Samoro itiyo kode mondo ited go chiemo moko. Ogemo suya mamit e chiemo. To samoro iyudo ni jomoko pidhe e aluora mag dala. Iwach wachre ni otieko suna. Otieko suna.

Mae kaka nyo rowere nyalo tieko midhiero mar onge mar tich. Ginyalo inyalo puonjgi tiyo gi gik ma gin go e aluoragi yudo pesa. Rowere gi inyalo nyisgi ni kik girit ni mondo ondik gi ka gi kane gisomo giti gi gik mane giyudo e skul e chako tijni giwuon kik girit ni mondo ondik gi go ng'at ang'ata . Rowere gi nyalo chako chama gi osiepgi mondo gichak biashara

Magi e ohala maseyudo kitio kod eCitizen e yor mbui. Ntie chulo school fees e school, eh itio gi eCitizen, ntie chulo passport itiogi eCitizen. Chulo pes donjo e national park neno neno rembe e national park, eh ichulo pesa e eCitizen.